Opur puodho, kosepuro puodho tobus puodhono maber ahinya ka osebuse togo buche matut ka osegoyo buche to omanyo kodhi mag nduma to opidhogi karkanyo maber kendo otime e heria mar aora nikech nduma timo maber ahinya kuonde ma pi ng'enyie. Aeto ogoyo mtache maber mar mondo mi kik pi bed mang'eny ahinya e puodho toketonegi manyiwa moromo mar mondo omi gidong maber kendo ginyag mabeyo ahinya.